Eh kore taa masaa natii lchamba naing'ua naaduo lashumpa nayeoto taata te ng'amata naakeyie naodo amu apa naa etang'asuaki ai ayau naa, eh meatae dei abaki apake olchombei erei, eh serejini eremeki swom, naake mpompoi, lpaipi lopikeki nkariak ng'ojitin, naaku neina tokitin taake duo eitumiyiaritae tebanta enturore obanta eramatisho eswom, naa lashumpa naake duo eing'ua eeh.